Ma en puodho mar oganda, to gima timore kae, en ni japur temo pudho gigo mok owinjore kaka lum, gi buya motiyo, kachiel goganda. Koro kosepudhgi, to oganda dong' maler